Sipitali, ore sipitali naa ewueji nabakieki iltung'anak lomwoiyaa. Ore pee emwoi oltung'ani naa kelo sipitali pee elo aduare olkitari. Ore ilkitarini, neisumate, neyiolo ilbulabul loo imoyiaritin napaashipaasha.